Ore nyamalitin nikinang'are, kigira aing'oru osokoni naa, ore nye enedukuya ore bei omasaa nitanyamal iyiok. Ore eniare, mikidim atimiraki imasaa ang iltung'anak tenabo o nabo, mpaka pikiata kulo tung'anak ojo brokers. Ore enkae, naa mekiata osoko direct. Kiata sokonini la mpaka pilo aitashe tedama musima ashu ilo aitashe tosaai igira amir imasaa inonok, neeku ore eneuni naa enkata. Nena nyamalitin nikinang'are kitumore kipuo sokonini.

Ore nyamalitin nikitumore agira amir imasaa ainei tolchamba naa ore ninye pilo atum olainyangani negolu .Ore eniare neetae entoki najo lashumba competition niaku ore masa nikiata naa kesioki ainyiala niaku nena nyamalitin nitumore oltungani ingira amir imasaa.